Nyasachwa moloyo gik moko duto wane nyimi kinde masani ka wadaro goyo erokamano ni iketo mbele wa kae ring'o mobul gi kuon. To wadwaro nyisi ni wagoyo erokamano nikech imiyo wa chiemo to wakwayo ni imi jogo moko ma ok gin go. Imedgi to ires gi e nying Yesu wakwayo amen.

Inyalo tiyo gi gini kaka gima ikete chiemo ma isetedo kaka muchele, kaka matunda ka idhi romo gi ng'at ma nitie osiptal. Ng'at ma oketi e ward, inyalo tero ne chiemo gi gini. Be inyalo tiyogo ka idhi e soko ma imanyo chiemo kata olemo kaka matunda mar ndimu, maembe be.